Ore taa ena naa enkare , arashu enkare natuuduoki. Ore enaare natuuduoki naa etipikaki emashini naitamanari petumoki enkare ailepu . Naa ore pintamanaa ena ,mashini nepuku enkare , neeku naa borehole ena ashu enkare natuuduoki nagira naa iltungank aitumia.

Ore taa ena naa ene tipat easata ena siai tenkaraki , ee ore enkiremore oomposho naa ene tipat oleng . Ore enaitodolu tena pisha naa ekiret ee tesiai ormarei ashu endaa , nikiret sii ee tenisampuk nkumok amu itum atimira nitum iropiyiani.

Eeh ore taa tenajo anyok alimu ajo kainyioo nagira aasa tene , naa eudoto oonishu , kitodolu ena pisha ajo oldakitari ele ,nkishu natpiikaki nabo , baada enkae niaku naa ina siai naloito dukuya tene.

Ee ore ena naa kaidim nnaji atejo kesioki taadoi ashu isho iltunganak oota ngolikinot enkidimata metaasishore , kake ore duo naji enkata neme sapuk enkolong naa kenyamalu naa iltunganak oleng amu mitoki naa ilo sitima atum enkima , naidim naa iltunganak ataasishore tenkewarie.

Eeh ore taa aidim nanu atejo ore entoki sidai ten tongarrin ashu tenapata ongarrin ashu omatatuni naa ore entoki sidai teninche naa ekindim ninye aitadou mahali popote niyieu nikintadounyieki ore sii ae toki naa kelelek ee kelelek bei enye menyanyikie naaji oltung'ani loota engarri enye amu ore naaji iyata engarri ino naa kegolu naa empikata eilata ore ena naa ematatu naake nikinap niaku elelek bei enye aikunari naa nejia.

eeh, kaidim taa atejo ore inkoitoi ashu nkoitoi ashu irreteni lopiki inkiwanjani ontekei tolosho le kenya peret eseriani naa kaidim atejo nabo ore naaji kifaa peetae security ashu isikarini le kutosha omanita enkiwanja enteke ore sii ae kishia naa kishiakino naa keetae ee ingarrin ee ashu kuna garrin nanap naji ambulance ashu zima moto enarikino netii enkiwanja enteke osii station narieki enkima naaji tenelo nerasaki ntokitin inonok naifaa metaa keetae pee eeh eeku naa keserian enkiwanja enteke.

Aidim atejo ore iloshon oota erewata onkamiani tenkalo enaiposha naa olosho lolchumari arashu arabs ninche oshi lorew kuna tokiting naji inkamiyani ore enkamiya naa kaidim nanu atejo mayiolo enaiko tenarew neeku mayiolo ninye naaji enaiko tenajing.

Kaidim taa atejo ore intokitin ningor oltungani naa ingas aingor kwanza faida eneba. Amu ore piyiolou eneba faida nemintoki naji anyamaliki ositima ashu matumisi ositima amu keaku itayiolo ajo itum naa faida. Kake tenaa itum , tenelo nai metaa miata faida nemeeta nai haja pintoki aingoru ena mashini amu kiaku naa asara teyie.

Ee ore taa sababu naidim aitayu naa kaidim atejo ore ninye ena siai naa kanyor , amu ore ninye pebaiki ene wueji netaa irkuniani epiki irpaek naa kinteru oltau , kiteru oltau lino ashipa amu iyiolou ajo iloito atum irpaek, amu ore ake peaku intobira irpaek , indipa atolua , etoito naa itumoki inakata atipika irpaek irkuniani , ore inakata naa isioki atum ilainyiangak naa lorpaek linonok.

Eh ore nai enaas peyie aiteng'en iltung'anak peyiolou enasiai, enkiremore ompuka, naa kang'as inye aku kifaa ashu nishaakino netii lolo tung'anak inewei ligira aisum, ashu aiteng'en esiai enkiremore ompuka, metaa king'orita iltung'anak practically entoki esiai niasita, petumoki naa aiteng'eniki tiaraka.

Eh ore taa enaidim atejo tenabae naa, esiai enkare, ashu empikata orpaipi, na keji tenkutuk olashumpa plumbing, naa itiship enasiai amu ore ninye enedukuya tenidol enasiai eesitai nayiolou ajo itum enkare, tesiokinoto.

Ee kadamu taa ena siai eramatata ontare ashu nkinejik amu ore ninye ompaka esiai naasita tenakata naa kanyor oleng amu ore ena siai neeta faida. Eeeta faida naleng amu ore entoki edukuya keeta nkinejik value , value, oontokitin are ,value oropiyiani neeta value tesiai ekule amu ore peekisho nkineji nemintoki anyamaliki kule .

Kaidim atejo ore paa enetipata pee ias ena mbae naa ore naaji imbuka ashuu managu tenintayu naa enetipata oleng pee ingas aisuj amu ore enoisujata enye naa kesidai oleng amu ore ninye pee isuj imbuka nepuku intokitin torok naatii ilkurt inyoo tenaa keetaa duo naaji entoki nataporo naa kesidai enkisujataa amu kiwuangie Iko chafi pooki.

Ore taa enaidim atejo tena naa ore olduka arashuu olduka oinyiang iltunganak kumok naa aisidai ninye oleng alang eninyiangu tosokoni leboo endaa amu, eeta isababuni naara esiana. Ore sababu edukuya naidim atejo esidai, elelek nyinye endaa olduka lobore iltunganak kumok amu kesioyo naa enda amu keiteleleki bei. Ore sia ai naa akeeta eeh oladuo duka naaji orekie lindim atusuja tenelo neimin entoki. Naa indim atusuja indim naaji atayiolo ajo tewueji neje anyiangua enaduo toki.

Ore taa ena siai enkitobirata orkiodoni naa kaidim nanu atejo ore entoki naitobirieki ninche naa ormukongo. Ore olosho loitobir ena siai orkiodoni naa olosho lolongu arashu olosho loo loorturkana.

Ore nai tenanu naa kaidim atejo ore esaa sidai narewieki emeli naa kajo nanu kedama . Ore sii tesiai ompisai naitalakuni tesaa nemaidim , mara aria tine wueji amu itu aikata ajing nabo.

Kaidim taa nanu atejo ore ninye enedukuya eitu aikata aasheti, amu kara naa olee neaku imayiolo ashu maidim atolimu ajo kesaai aja eidimi aateshet oltungani. Neaku imara ariyia oleng.

ore taa impisai naamirieki esimiti naa, kemiri mia nane hamsini ore pee emiri nena rupiani, naa kaidim atejo ore esimiti sidai naaji te enchetare naa esimiti e Blue Triangle. Ore esimiti e Blue Triangle naa egol neata mzingi sidai oleng' te esiai enchetare.

Ee ore taa tenaa naa kaidim atejo ore ene dukuya naa kengasi asuj entoki naji usafi teneyieu neasishoreki eyiarata eaji , nengasi asuj usafi .Ore entoki eare naa keyieu naa kenarikino neetae endaa pookin petum osesen anoto madini pookin naji teyiarare eatua aji.

Ee kaidim atejo ore tena naa ore indaikin sidan naitagol inkera tendama naa indaikin naata proteins neeta vitamins petumoki naa osesen loonkera ataa kegol nidim atadalata ashu ataasisho tendama pookin.

Ee kaidim atejo ore paa kitishipisho ashu kisidai oltungani iltururi ashu olturur naa ore ninye ene dukuya naa kisidai amu kishoro iltunganak engeno ashu ideas ashu engeno nidumunyie oltungani iropiyiani nilak te muda naishiaakino , naa enkitengen sii pidumu iropiyiani nilo asishore ee tesidai ee pitumoki anoto faida tesiai ino.

Kaidim taa atejo tena naa ore eboreki ewojotin oo baasi tenkata enteipa naa tengariki naa kegira iltunganak ashukori aapuo enkankitie aton ewang. Ore sii aai ee kumok sii iltunganak amu ore ilamirak loodaiki entokitin naa ilmatunda naa kejo pee etum kulo tunganak oopoito enkankitie ainyianga ejingita aapuo enkankitie.

Niaku ore taa entoki naitiship iltunganak leme bayioro naa ore ninye entoki nabo naa ore iladuo tunganak naa kekwenikino , neshipa tenebo tenkaraki mebayioro , nitoki sii anya ilomon , ee nenya ilomon nieyiolokino enikununo irkulie tunganak lemebayioro arashu irishat apa nabayioro nitadamuno ntokitin naijo nena , niaku ina toki naitiship iltunganak lemebayioro.

Ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa ore paatasa ena siai naa ee tenkaraki enkiremore olchamba agira airem , airem irpaek, ashu airemoki irpaek, impoosho, naa kadamu naleng ajo ataasa ena siai enkiremore.

Ore taa tenijo aingor ena pisha arashu esiai naasita ena tomononi naa kaidim atejo kegira atalisho , mmaniki nai aa keeta ntokitin naimina anaa ntare ashu eeta entoki nagira atalu tenaa kedol , niaku naa ore esiai naasitae tene naa kegirae atalisho , iked olchani oodo pitumoki atatala abori , atatalu entoki ningira aingoru.

Ee ore taa entoki naidim atejo ninyenaisababisha inkere migomata tesukul naa tenelo nai neimaa inkera engolikinoto naje aa matejo nai engolikinoto maybe enkare teniaku metii sukuul naa kisababisha nena tokitin migomata inkera , nisik apuo nkangitie ee niaku nena tokitin naji indim atejo oltungani atejo ngolikinot nagira aasa te sukuul ,ninche naisababisha nkera pee igoma .

Aa ore taa ena naa shai. Naa ore eninko pintobir shai naa ingas ninye ainok enkima , ore pinok enkima kenarikino niata irkiek kule , niata majani niata sukari pitumoki naa aitobira shai.

Ore taa entoki sapuk nadamu tenadol ena siai naa kadamu faida sapuk amu ore kule onkinejik naa keeta value , neetae sii madini sidain tosesen, niaku nena tokitin adamu tenadol ena siai

Ee ore taa entoki nagira aasa tene naa kegirae angor enkiteng aitayu osarge ee niaku ina toki nagira aasa tene , egirae angor enkiteng aitayu osarge ee maybe naji ore ele sarge naa keoki , keji peeoki , aokie eilata.

Ee ore entoki naidim atejo teniyieu nisum oltungani peyiolou ena siai Ore ninye ene dukuya naa kifaa peeti ilo tungani ine, ore entoki aere naa kifaa niata seedlings arashu enaduo peku enaduoo aitubului niyieuu niununu . Niaku kenarikino niata ntokitin naifaa poookin ,ingas aitobir ewueji aa niunienie inaduo aitubulu , nitumoki naa aifundisha oladuoo tungani eneiko teneas ena bae.